ore edaa naidim isinkir ainosa peyie etumoki aatasapukita, enoshi daa naishori anaa teidialo e nyanza, amu elo oshi nishori nena daikin naanyor isnkir oleng. naa ore ake peyie enya nesapuku katukul.

Ore tenayieu naisho irkiek oorukuko inkishu, keitumia entoki naijio osirinki naa osirinji lonchuma oodo enkutuk laa kelo ambaka irgoso enkiteng' na ore ake pee enchorie enkishu olchani meeta enaiko peyie eitu eisho esidai.

Eh eetae idaikin namelook onkishu, neetae inaadua, kake ore tofauti naa, ore enda nadua, nenyor inkishu tenkaraki nenyor inkishu entoki naijo osabuni. Ore enda namelok, nemenyor oshi nkishu intokiting' namelook oleng'. Naa ena nadua naret ninche nkishu alang' enaduo namelok.